Tich e yo ma nyasani. Ng'atni nigi laptop kae, kendo obet piny e bwo hema kotiyo tijege manenore ka gin tije ma nyasani.

Choko osuru: nikech pichav noero nyiso ni dhano onego ochul osuru, kendo onegobedni ichule e wang' sa madwarore. Mondo kik goyi fain.

Mae en ng'at ma tiyo tij go wuoche rangi, en gi rangi kae marabuor kod wuoche marabuor gi bras. Kendo aneno ka ogoyo wuoche no rangi maber ahinya kendo leny.

Rapim, makas, sindan, gi gigo mitweng'o gogo kaka charan. Kendo mamani chal ka gima ong'eyo tije ni nikech osetwang'o lewni mang'eny, mopango gi ka. Koda ka yunifom bende ni kae.